Abro medo pidho yien matindo tindo mondo koth chwe to kik ting' loo mokuok manyalo kunyo lee modak e buogi kata e cham chiek maber

Aero kothe tee mawuok e ,eeh pinywani kendo mawuok e ,eeh, pinje ma opogore opogore mag pinywa ni magologi mahero ahinya

Lee ma opidh kendo kangiyo toke kanyo to aneno osiaga mopidh negi, kendo aneno ka kama gintiere ojwa, ojwag singenge. To aneno nyaka yien moro kae, lee gi nigi tol moro e ng'utgi kendo otwegi

Iywayo puodho to ok tii gi singenge kata waya, iywayo puodho gi yien imanyo musmwal to itongo yiende kasto iketo gi ariwa moko iketo kochung tir gi ariwa, tir gi ariwa tigoyo musmwal

Imanyo angina, sufuria, oliho, moo, karade, gi gima idwa loso go no kata en mana waru kata en rabolo. Kasto ichielo, ingado karat matindo tindo kisengadogi matindo tindo ichielo rabolo no, kisechiele, ichielo kitungu gi moo gi nyanya tiketo rabolo no, asto iketo kabich, asto iketo karot no to iketo pii matin tiweyo chwakre, kosechwakre ma oromo to itoke e san gi kijiko

inyalo tiyo gi kalatas ibane mabeeer to itiyo kode laki kata inyalo rego, inyalo muode gi laki kata inyalo rege asti nang'e

Gini nemit kendo ne achamo mangeny moingo kaka nonego acham, iya nokaya marach

Iiih, ipidho yadhni, yadh pears ni, olemo ni. Ka osepidhe irite onyag, kosenyak, ipone kata ingade adhup adhup kamano to ikete kama owinjore okete kata igoye nengo. Ngenyne ipone tikete e gimoro kaka besen kata ndoo

Okao rabolo, okao rabolo toketo e loo mokuok to kosegolo kothe togolo kotheno achiel tokaw tochinyo e loo mokuok kata manyiwa ,kasto olosone jwala marateng, oketo looo kanyo asto oketo manyuwa kata loo mokuok malo asto oketo yadhe, yadh rabolo no asto oole pii toweye odongo. Kosedongo togole e jwala no toopidhe kamoro nyaka chieng nodong monyak

Maegi gin maupe ma onwal onwal onwal to olos kodgi, oluor kodgi yien kata kor ot. Oywayo welo kendo omiyo aluora neno majaber ahinya

ikawo koth mau ni to iketo e gima yom machal ogaka iketo e wiye kasto isoye e gunia kata lo mokuok ,kosetuo tigole kanyo ti pidhe kama chielo

Yien dongo ka otegno kendo seche ma odongo no toyudo pii maber, tee maromre to onyago olemo maber ma otegno kendo mangeny

Yien ma, kaka ipidho yien, kaka ipidho yien kata olemo moro amora kata alot moro amora e chupa. Ipuonjowa kaka onego wapidhe, kaka onego wangad chupa ka wapidho, ka wadwa keto yiendwa eiye kuro.

Kaka ipidho rabuon mondo, kendo kaka ichako pidhe bange tochiek madongo dongo dongo minyalo use tiyudo omuom maduong

Koth olemono ogaka kata koth mananas, yiende cha, jwala marateng, manyiwa, lowo ,pii

Yien mopidh kendo ogolo olemo ,onyak mangeny kendo ogolo kodhi mangeny kachiel gi olemo ne

Maupe mopidh kanyo go, dhania mopidh e chupa,, oyulo mopidh ei chupa kod pause, rosemary mopidh ei chupa kanyo kod yien mamoko mopidhi e chupa

Nikech en tich matek kendo odwaro puonj, odwaro puonj malich ahinya. En gi nengo nikech otek loso kendo inyalo keto yien kanyo tiketo chupa moro to pii ton ton kanyo matin tin tin kata inyalo losone pipe to ikuonyo yien no maromo gi ,ikunyone mabade rom gi achiel, bathe achiel ka ipidhe ikunyo bathe achiel tiolo nega pii.

Ipuro, kosepur to ikao loo, ikao kodhi tikete lobno. kasto iiko kodhino .

Nduma nigi nengo kae, otungu nigi nenge kae, karode nigi nengo kae, kabije go be nigi nengo, angina go. ka ousi tiyudo omuom moro machuok

Mae en yiend maua mopidh, kendo ma oket, ojuaye kod tonde marotenge rotenge. Kendo en yien mopidh moriwre oriwre. Ok en yien achiel.

Nikech otek loso kendo tije tek, kendo mana joma osome ema nyalo kunye malose , ok ng'ato ang'ata nyalo lose nikech tije bende tek ahinya.

Mapera osetimo gik mangeny. Mapera nitiere jokma osechamo mapera mangeny ma iye gi omoko ma kata kaka odhi okonyre konyruok maduong tek nyaka odhi mana osiptal omiye yath.

Ikete kama ng'ich kama onge chieng mangeny nikech kokete kama chieng' nitiere mangeny to wange kendo okethre. Koro onego obed kama ng'ich ng'ich ,kama ng'ich ng'ich ma chieng' ok chope mangeny